Mae en siling abich. To pesani oyudore e pinywa mar Kenya kae. To bede itiyo kode e yore ma opogore opogore. Pesani olos e yore ma opogore opogore to bende kata kamano, ok en siling abich kende ma wantiere godo. Wan gi siling apar, piero ariyo bende wan godo, piero ang'wen bende wan godo. Koro siling abich ni, kaka nawache, ilose e yore ma mopogore. Yo mokwongo ma iloso godo siling abichni, en yo mar tiyo gi chuma. Nitie chumbni ma itiyo godo loso godo pesani. To chumbni go itiyo godo nikech, koti gi chuma, pesa ninenoni, ok en pesa mane oloso nyoro kata nyocha. Kawang'iyo maber, en pesa mane olos higa mokalo. To kaka waneneni en pesa ma pod nyien. Ma mano wacho niya, chuma mane oti godo loso pesani en chuma mar adier, to en chuma ma kinyalo loso godo gimoro, to en chuma manyalo bet, to ok okethore e yo mayot.

Ma gi nyalo bedo ni jo ma dar, mokuongo nikech gi ting'o gik moko , to dar ni nyalo bedo ni gi golo gik moko kamoro ka gi tero kamoro. Mar ariyo gi nyalo bedo jo ma okawo gik jo moko ka moro pod gi temo ring'o godo nikech ka waneno kae ok wa ne ka gi wuotho. Magi joma ringo to gi ting'o gi gik ji. To ka iwacho adier gi nyalo bedo ni gin jo kuoe gi dhi kwalo gik ng'ato ka moro to gi chako ringo godo, onge kata polis moro amora ma luwo gi to gi ma gi timo ni gi timo ka piny pod ler ma ng'iso ni ji bende neno gik ma gi timo gi to onge be gi ma ng'ato ang'ata wach kila ng'ato timo mana gire, jo ma wuotho wuotho , jo ma ochung ochung, jo ma ngiyo be ngiyo gi kila ng'ato odich yaani timo gi moro amora ma onego bed ni otimo. Koro magi chalo chalo ni gin jo ma okwalo gik ji to gi ringo godo to bende mano ok ber ki itimo kamano.

Nitie ji ariyo mamine, to kuma gintiere no giting'o simu gite. To mbele kanyo waneno ka mama achiel oting'o maua to e toke kanyo nitiere maua moko, to kata kamano, tong'o simu bende e lwete. To onyiero kuma wanene ni. Koro nyalo bedo ni mama mani koni ni, ma ok oting'o maua to nigi simu obiro nyiewo maua ir mama ma oting'o maua ni. To otemo oro ne pesa gi simu. pesa ma ioro e simu itiyo gi yore ma opogore opogore nikech wan bende gi yore mopogore opogore mar oro pesani. Yore ma okwongo mar oro pesa ni wan gi mpesa ma itiyo kod safaricom. Kendo mar ariyo wan gi airtel money ma tiyo gi airtel. Koro magi gin yore ariyo ma opogore. Wan gi telkom bende, ma telkom money matiyo gi Telkom. To ka in gi simu inyalo oro ne ng'at machielo pesa ka ionge gi cash.

Mokuongo, mama mo tingo machungwa ni en e won tij ni. To tijni en tich mar uso machungwa kaka waneno e picha kanyo ,waneno bende la rabolo e toke kucho. Machungwa ni ni gi nengo mang'eny e jo dak ma jo aluora. Nengo mokuongo ma machungwa ni godo en jaus machungwa nitie kaka odhi yudo pesa ka ouso machungwa ni. To pesa no nyalo konye e yo mangeny. Yo mokuongo ma pesa ni nyalo konye godo en skul fees onyalo chule ne nyathine ma dhi skul, mar ariyo onya chulo ot ka odak e ot mi ichulo, mar adek onyalo tiyo gi pesa ni nyiewo chiemo moro kaka mogo, alot, gik moko ma ngeny. Koro tyijni omo ne mama ni pesa to pesa ni onyalo tiyo godo timo go gik moko meke ma ong'eyo ni onego bed ni otimo. Mar ariyo tijni omone nengo ng'ama ngiewo nikech machungwa ni gi gik moko mang'eny ma loso dend to kata ki iwacho kamano okonyo e dend e yore ma mangeny ma wa tee waduto wangeyo